Maya nĩ mamwe ma maũndũ ,marĩa marũmagĩrĩra mũndũ, rĩrĩa athiĩ mũgarũ na mawatho megiĩ wendia, wa indo nja wa bũrũri thĩiniĩ wa mawatho ma ũrĩmi Kenya: Wa mbere, kũhingĩrwo biacara yaku kaimana. Wa kerĩ, kũhungũrĩrĩrwo thitango igoti-inĩ. Wa gatatũ, kũohwo njera angĩkorwo mahĩtia maku nĩ manene ta kũendia indo citakinyanĩire ikĩro. Wa kana, gũkanjĩrwo marũa ma wonjoria. Wa gatano, gũtocwo fine ya igũrũ mũno. Wa gatandatũ, gũthũkangĩrio indo ciaku citigatũmĩke. Wa mũgwanja, kuumwo wĩathi wa gũkorwo thoko-inĩ.

Maya nĩmo marũa marĩa mabataranagia kũendia indo nja wa bũrũri kuuma Kenya: Marũa ma mbere meetagwo export license. Maya mahũthĩkaga kũendia indo nja wa bũrũri. Marũa ma kerĩ meetagwo bill of landing. Maya nĩmo moonanagia kĩndũ nĩ kĩnengeranĩtwo meri-inĩ kana ndege-inĩ. Marũa ma gatatũ meetagwo certificate of origin. Maya nĩmo moonanagia kĩndũ gĩthondekeirwo kũ. Marũa ma kana meetagwo export declaration. Maya nĩmo moonanagia kirĩa kĩrĩa kĩrauma nanja wa bũrũri. Marũa ma gatano meetagwo custom declaration. Maya nĩmo mahatũkagia indo mĩhaka-inĩ. Marũa mau mangĩ meetagwo export permit. Marũa mau mangĩ meetagwo commercial invoice.